Hau thani-inĩ hena mũcere, ikondo na waru. Wa mbere nĩ gũtherũkia mũcere, maĩ, maguta ũgatherũkia mũcere. Waru naguo nĩ gũkaranga, ngwĩciria ona hena mboco na mboga. Ũgakaranga waru, ũgakaranga waru ũcio na mboga, arabu ikondo nĩ ũtue na wĩige nĩguo rĩruhe, na rĩeruha ũgagĩkĩra thani-inĩ, toguo ĩronanio mbica-inĩ ĩyo. Ĩni.

Kũiga wĩra wa jua kari nĩ ũrabatara kũmenya kũrĩa ũkũruta indo cia gũthondeka, nĩguo mabati na indo iria ũkũendia, nĩcio ta mbica-inĩ ĩyo, mĩharatĩ ya tũcui na ngũkũ nene, na mathandũkũ na matangi, kũguo nĩ ndĩrabatara kũmenya gũkũnja mabati mau, nĩguo ũthondeke mathandũkũ mau, na ũmenye andũ arĩa ũkũenderia, harĩa ũkũiga mbiacara yaku, nĩguo ũhote kuona agũri a kũgũra indo iria ũrathondeka.

Ũndũ ũyũ nĩ ũnjĩkĩraga guoya mũno, tondũ maya nĩ maihũra ma maĩ, rũĩ rũgatuĩka maĩ makaihũra mĩciĩ-inĩ ya andũ, koguo makorwo nĩ indo ciao ciothe nĩcio nginya onagia muoyo wao, amwe nĩ makuaga, mĩrimũ nĩ yũkaga, ng'ombe ciao na mbũri ciao, mahiũ mao mothe, ngũkũ ciothe nĩ ikuaga, na makahota gũthamio gũkũ mĩciĩ-inĩ yao kũrĩa matangĩcoka nginya mbura ĩyo ĩthire, koguo mbura nene nĩ ĩtũmaga kũgĩe na mũiyũro wa maĩ na nĩ mathũkangagia mũno mĩciĩ-inĩ yao.

Ndona ũũ nĩ ndĩrona rũru rwa ng'ondu rũkũrĩte wega, ng'ondu ciothe cihana ciĩna ũgima wa mwĩrĩ, hena mwanake ũracirĩithia wĩkĩrĩte kĩgoti gĩtune, na rĩera rĩa gũkũ nĩ rĩronania kwĩna kwĩna nyeki ĩkũrĩte wega, na ng'ondu ici cirigicĩirio nĩguo citikahote kũra, na gũthiĩ kũrĩa nyeki kũndũ gũtagĩrĩire.

Rita rĩa mbere kũhũthĩra gĩtari twathiĩte gũcindana mathabu, mathabu mau marĩ maritũ ndiahotaga gwĩka o nakĩ, no gĩtari nĩkĩo no kũhihinya, ũkandĩka, ũkongerera ũkongerera, ũkaruta ihenya ihenya, namba nene nene, nĩ ndakenete mũno nĩ kuona gĩtari gĩa gũtara mathabu, ũndũ ũmwe na mbeca.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩragita, na rori ya gũkua mahiga, mũno mũno no yonekanire kware-inĩ, kware-inĩ nĩ kũrĩa tũrutaga mahiga ma gwaka nyũmba, na mahiga magũthondeka maũndũ mangĩ, na ningĩ kũrĩa hĩndĩ ĩngĩ ta mũthanga no cianjagio cienjagwo kũu, na mahiga ma goro no menjagwo kũu, koguo mbica ĩno nĩ ironania ũrĩa ma mahiga mau marutagwo tĩri-inĩ, na magakuo kuuma kware-inĩ, gũthiĩ gũthondeka indo cia goro, kana gũthondeka nyũmba, nyũmba na indo ingĩ cithondekaga.

Haha nĩ mũndũ ũratara mbeca, makiri ma mbeca, kũhũthĩra macini, na no akorwo nĩ bengi-inĩ, no mbeca icio nĩ mbeca nyingĩ mũno, icio nĩ ngiri nyingĩ mũno, na ingĩcinyita no ngene mũno tondũ icio mbeca nĩ nyingĩ mũno na no cicenjie mũtũrĩre wakwa, gatari kau nĩ karonania kena namba magana matandatũ, koguo no gakorwo nĩ ngiri magana matandatũ, no mũthuri ũcio nĩ aciohete cigana ũna, koguo ndũngĩmenya nĩ cigana, no mbeca ici no cicenjie mũtũrĩre wakwa thaa ici.

Ũndũ ũcio tĩ mũrũ, no bũrũri-inĩ wa Kenya ũrĩa tũraikara mũndũ no etĩgĩre kũhũra riboti mũno ũkĩhũthĩra thĩmũ-inĩ, ũkĩhũthĩra thĩmũ yakũ tondũ tha ici andũ nĩmaranyitwo mĩgwate níĩũndũ wa kũhota kwarĩa kana kũrũta mawoni mao. Wanyitwo mĩgwate no nginya nĩ borithi acio no mahote gũkũhũra kana gũkũraga nĩ ũndũ wa mawoni maku marĩa wandĩkĩte mũtambo-inĩ. kogũo ĩno kamĩtĩ ya Digital Police Station ti njũrũ, no hakwa nĩe ndĩngĩhora riboti digital tondũ ndiretĩkia ma abithaa a borithi ndĩngĩmetĩkia ona hanini tondũ tha ici ũrĩa maranyita makĩmoragaga makĩhũraga andũ rithathi ndingĩmetĩkia kũhũra riboti na thĩmũ.